Haha ni ndĩrona anene, na ningĩ haha thĩ hena mundũ ũngĩ ũikarĩte thĩ, No anga aramatarĩria ũrĩa indo icio ciraruta wĩra, nao nĩ wĩra wao maraũrũmĩrĩra, makĩenda kũmenya ũrĩa ũrathíiĩ na mbere, na bata waguo. Ningĩ makĩendaga kũmenya ũrĩa ũrathiĩ na mbere kana nĩ ũrathiĩ na mbere ũrĩa wagĩrĩire.

Cihandagwo gĩcigo-inĩ kĩa rũĩ tondũ, gĩcigo kĩu nĩ gĩkoragwo na tĩĩri ũmwe mwega mũno wa kũhanda ndũma, na ningĩ ndũma nĩ ĩbataraga maĩ maingĩ nĩgetha ĩkũre na nĩgetha ĩkorwo ĩnene. Ningĩ tĩri ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mũno harĩ kũnyitĩrĩra ndũma tondũ kĩndũ kĩmwe kĩa ndũma, ndũma ĩkũraga ĩgĩthiĩ na rũgongo, na ningĩ handũ hau rũi-inĩ nĩ hakoragwo na maĩ maingĩ marĩa mateithagia ũkũri wa ndũma wega.

Gũkũ nĩ kũndũ gũtokaga mbura mũno, rĩu mokĩte na njĩra ĩmwe ya kũgĩa maaĩ, harĩa menjete irima rĩa maaĩ na magathondeka harĩa maaĩ marĩũkaga ningĩ nĩtũkuona mbũri citithĩnĩkaga nĩcionaga maaĩ makũigana ma kũnyua.

Wambere gĩkwa nĩgĩikara muno kĩngĩgakũra. Ningĩ nakĩo mĩanga, mĩanga nayo thĩĩna wayo, ĩbatiĩ mũndũ ũrarĩmĩra mũndũ ũĩ kũruta nginya mũri ĩkĩrugwo. No wega wayo-rĩ, mĩanga ndĩikara mũno na nĩĩheaga andũ mbeca gwa kahinda kega tita mianga ĩria itũraga mũno ingĩgakũra. Mũanga nduoyaga mĩaka mĩingĩ no gĩkwa nĩkĩoyaga mĩaka mĩingĩ muno kĩngĩgakũra.

Hĩndĩ ya mbura, tĩri nĩ ũkoragwo na maĩ, na nĩ ũhotaga nginya kũhe irigũ rĩenyewe maĩ, rĩu gũtikoragwo na thĩna atĩ mũrĩmi gũtinda agĩitĩrĩria maĩ, ningĩ nginya mũndũ nĩ ahotaga kwenja irima iriku nĩgetha, mũndũ nĩ ahotaga kwenja irima iriku hatarĩ na thĩna, ningĩ nginya irigũ rĩu nĩrĩhotaga gũkũra gwa kahinda kaiganu, na kuona maĩ ma kũigana.

Tũkaga hamwe tũrĩ andũ othe, tũgabanga mũthenya, tũgabanga indo irĩa ciothe tũbatiĩ gũkorwo nacio. Nyingĩ ngina andũ arĩa moĩ mũno tũkamera, tũkamera na tũkamabanga, tũgacoka tũkamenya atĩrĩrĩ, nĩ mũthenya ũrĩkũ andũ mataĩ na matanyitanĩte mũno nĩ getha tũhote gwĩka ũndũ ũyũ, tũwĩke wega tũtegũkorwo tũrĩ aingĩ kana tũtegũkorwo tũkĩhĩtania.

Wa mbere, gĩcigo kĩrĩa kĩhandagwo mbembe, nĩ gĩkoragwo na thumu mũnoru, ningĩ, ningĩ kũhanda hamwe mbembe na njũgũ, nĩcinyihanyihagia mahũthĩro, nyingĩ nginya cikahũthia wĩra, tondũ mũtikũhũthĩra thumu mũingi, mũtikũhũthĩra bataraitha nyingĩ. Nyingĩ nginya nĩ mũnyihanyihagia icigo iria mũkũhanda tondũ mũtikũhanda mbembe ciĩ ika kana njũgũ ciĩ ika. kumbe nĩ inyihanyihagia nginya mũhũthĩrĩre wa mũgũnda.

Kahũa ka rũirũ niko tũhandaga mũno, tondũ nĩkahotaga gwĩtiria mĩrimũ nĩ karĩ kiro njega na nĩkaumagia mbegũ wega, ningĩ wega wako nĩ karĩ kiro nyingĩ na ningĩ nĩgatũmaga arĩmi mongerere kiroinĩ harĩ kiro ciao, ingĩ gatibataraga gũtinda gakĩrorwo tondũ nĩgethemega kuma na maũndũ maingĩ.

Wa mbere, twambaga tũkarĩthambia wega na maĩ maingĩ, rĩu ningĩ ũgacoka ũkoya kahiũ, ũkarĩrenga wega, ũkaruta, tondũ rĩrĩ ritũ nĩ rĩkoragwo na mbegũ-rĩ, ũkaruta mbegũ icio, ũgacoka rĩu ũkoya gĩciko ũkambia kũrĩa o kahora.

Haha nĩ tũrona nĩ mũndũ ũrahũra mbembe ciake dawa, no arahũthĩra mũtambo ũyũ mwerũ, tondũ nũanga mũgũnda wake nĩ mũnene, ndangĩhota kũhũthĩra moko, kana mbombo. Ningĩ nĩ tũrona nĩ arahũthia wĩra mũno aka, akahũthĩra ũgĩ ũrĩa wĩ kuo, wa mĩtambo ĩno mĩerũ, na ningĩ agekanga wĩra wake na ihenya, ũkamũnyihanyihĩria mahũthĩro ma mbeca, mahũthĩro, mahũthĩro ma mathaa, ningĩ agakorwo nĩ wega tondũ nĩaranyihanyihia ũhũthĩri wake wa mbeca.

Haha nĩ ũrĩithia wa ngũrũe, nairia cironekana ciĩtheru mũno. Ningĩ nginya ngũrũe ici nĩcitrehaga mbeca naihenya tondũ nĩcikũrangaga na ihenya, cikarere maciaro maingĩ na ningĩ wega wa ngũrũe nĩciciaranaga nyingĩ ũndũ citũmaga nginya mũndũ no one mbeca naihenya. Ngũrũe wega wayo ndĩrĩaga mũno na ningĩ nĩ ĩheaga mũndũ mbeca cia naihenya.

Nĩ ũrehaga ũrũmwe, nĩ ũrehaga andũ hamwe ningĩ nginya nĩ ũtũmaga andũ mendane na ũkonania nĩma nĩ mũramenya ũndũire wanyu na gũkũria ũndũire. Ningĩ nginya nĩ mũthomithagia andũ, andũ arĩa mataramenya ũndũire wanyu, mũkamenya, mũkaina nyĩmbo cianyu, nginya mũkeririkania maũndũ manyu ma tene.

Haha tũrona nĩ arutwo, arĩa maraingĩra university ino ya Kabarak, ya mwaka wa mbere, na ningĩ kĩndũ kĩrĩa tũrona, nwanga marateithĩrĩrio ũrĩa kũiyũria indo ciao cia thukuru, magateithĩrĩrio ũrĩa mekũingĩra, indo ciao ciga feed wo, nĩgetha indo ciao ciothe cikorwo cikĩmenyekana thukuru, ningĩ nginya makarehwo wega nĩgetha mahote gũkorwo na kahinda kega thukuru.

Tũrigagĩrĩria na kũhũra, na gwĩkĩra maĩ maingĩ kĩrĩa, itũngũrũ-inĩ icio, ningĩ nginya kũrigĩrĩria ningĩ no twĩkĩre nginya mahuti maraihu marĩa mangĩkaba, nĩgetha kĩrĩa itũngũrũ citikahurwo mũno nĩ riũa. Ningĩ nĩ tũhũthagĩra nginya kĩndũ ta neti, makũnia kũrigĩrĩria.

Ndawa ĩrĩa arahũra ndĩkoragwo yenyitĩrĩra kana kũrũa na tũtambi tũu tondũ kwaura yoothe ĩhatagwo nĩ mbura ĩgatuĩka ya gũtuĩka burĩ. Ningĩ nginya ũngĩhũra, tũtambi tũu tũtikuaga kana ndĩteithĩkaga ona hanini.